Mae en nursery, kamolosi molosi maber mithie olembe mopgogore opogore, ka kae mae nyanya, nyanya ipithoe kae, koso kachako aneni to aneno alot susa be ipitho kae , koro ipithogi ka ma olo sogi kendo iolonegi pi iketonegi mbolea kae ma ka gibiro chieke to ibiro golgi to ichako ti kodgi, kasto kae nitiere rapim mar mar liet mar piny, koro rapim marliet mar pinyni nitiere kae mar pimoni to liet marom nade matimore kae nikech nitiere kama kogike to lietno okber gi olemo ma ti kaeni emomiyo koro nyaka giket kagingiyo gingio seche te liet ma owinjore obedi mondo mi oket gino olosre maber.

Tijni en tich mar pono pur doyo kosechiek cha to ipono pamba. Mae en pamba mopidhi, pambani konyo maduong' e aluorawa. Namba achiel, pamba kipuro to kiuse nikech en gi ohala maduong'. Ka iuse to iyudo pesa inyao loyogo dichni moko machandi. Kaka aneno mama moro mapono pamba. Opono pamba ogologi epuodho, okayogi mondo odhi ousgi. Koro mae en tich mar pono pamba.

Mae en tich mar puro alot skuma gi, spinach gi bando, koro tijni oselokore higa ka higa e aluorana kamae, chon newarito mondo mi koth ochwe ka koth ochwe to eka wapith alotegi kata sechemoko ne alote gi ipitho mana e area kata mana e gwenge' moko ma koth chweye to mae tinde gine ber nikech nitiere solar ma ywayo go pi piny minyalo olnegigopi koseolnegi pi to gi

Gik ma kelo mor kae gin, namba achiel, tiji kitiyo to imor. Nikech, imor nikech idhi yudo pesa, ma wang' bangé to inyalo loyo go dichni moro. Namba ariyo, um ma jogi timo, loso ochuoga. Ochuoga ni en ga olemo, koro olemoni ilose kae gi gik ma nyasani technology ma nyasani mondo olose obed juice. Koro kosebedo juice to ji madhe. Ji komadhe to, komadhe to omit kabisa.

Tich mabiro e pacha nge'ny kanono tije ahinani ,mokuongo e magi tich mar fulawa, fulawa mondo fulawa makelo mapichni makelo mor, kor tijni seche moseponi tingi'e to, nikech fulawa en okethore piyo ingi'yoni ithikete kanye be in gi gik moko ma nyalo miyo olosorego maber ma kata obedo mange'ny ndalo mangeny ma ka pok okethore mondo ochopi ka pok ongi'ch maber, koro nyaki ngi' mago number ariyo nyaka ingi' ma kakiolonegi pi ka be kuondego nitie kakiolegi pi kasto giyudogo chieng' be moromogi momiyo gidongo maber kabisa